Ũnyitanĩri wa andũ a matũra, na ũtongoria wa kĩhoto, no ũteithĩrĩrie ikundi iria itehotete thĩinĩ wa itũra, na kũrora, mabataro mao, na kũmahe ũteithio wa maũndũ maingĩ ta wa gĩthomo, na ũteithio wa kĩmbeca.

Mawatho ma ũrĩmi nĩmanyitaga mbaru mũrĩmi, kũgerera ũteithio wa kĩmbeca ũrĩa ũmanaga na thirikari, o hamwe nĩmaheagwo ũrigiti wa magetha, ũrĩa ũteithagia kuona atĩ, irio iria ciahandwo nĩ arĩmi, na nĩcirahota gwĩtiria, mĩrimũ, na mogwati marĩa mangĩ. Ona ningĩ, ũgima wa mĩmera, nĩũteithagĩrĩria kũnina ũgwati, wa gũcenjia kwa rĩera, na maũndũ mangĩ matũrigicĩirie. O hamwe mawatho maya, nĩmateithagia, kũgitĩra mawĩra ma arĩmi, tondũ nĩmateithagĩrĩria kuongerera mĩtugo wa wĩiguano wa kĩbiacara.

Mawatho ma marĩa matũrigicĩirie nĩ mahutagia mĩtaratara ya ũrĩmi na ũmithio ya mũgũnda, tondũ nĩmatuaga ũhũthĩri mwega wa mũgũnda, o hamwe, nĩmateithagĩrĩria arĩmi, kuona atĩ ũgitĩri wa ũhũthĩri wa maaĩ na tĩri nĩwekĩrĩrwo kinyi , na nĩngĩ mĩmera ĩrĩa ĩrahandwo nĩ mĩmera ĩkũhota kũhũrana na ng´aragu , o hamwe mawatho na mĩtaratara, nĩ mekagĩrwo makũgitĩra mĩmera na maciaro, kũmana na gũcenjia kwa rĩera.

Arĩmi a mĩgũnda mĩnene nĩ mendete mĩgũnda ya gũkombora tondũ, kĩgĩna kĩrĩa gĩbataranagia gĩa kuoya mĩgũnda ĩno, nĩ kĩnini ũkĩringithania na kũgũra mũgũnda. Kogwo arĩmi aya, nĩ matigagũo na mbia cia kũigana kũgũra mbegũ, fertilizer ona kũrĩhĩra mawĩra ma kũrĩma mũgũnda na maũndũ marĩa mangĩ mabataranagia. O hamwe, arĩmi aya nĩ mendete gũkombora mĩgũnda tondũ, nĩ kũnyihanyihagia mathĩna marĩa macemanagia namo. Tondũ, kũgũra mũgũnda nĩ kũheaga mũrĩmi wĩra wa gũbatara gwĩka maũndũ ta kũongerera tĩrĩ ũyũ kĩgĩna. O hamwe, mwene mũgũnda nĩwe ũheagwo, ũbataranagia kũruta wĩra wa kuongerera indo ta, mabarabara na maũndũ marĩa mangĩ, marĩa mũrĩmi ehagĩrĩrio rĩrĩa aroya mũgũnda na gũkombora. Ningĩ, kuoya mũgũnda na gũkombora, nĩ kũgitagĩra mũrĩmi kumana na gũcenjia kwa ũrĩa mũgũnda, nĩ magitagĩra mũrĩmi kumana na gũcenjia kwa ũrĩa mũgũnda ũrauma, na ningĩ nĩ kũheaga mũrĩmi kahinda ga kuoya kũndũ kũrĩa kũrakorwo na maciaro maingĩ.

Thirikari ĩrũmagĩrĩra mũbango wa gĩbungo gĩa bũrũri ũrĩa wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmĩ na ithatũ. Mũbango ũyũ ũhanyũraga gũtuanĩrio kwa, na kũiguithanio kwa ũhoro wa ithaka nĩguo kũhotithia andũ kũgĩa na ibaũ cia mũgũnda kana title deed. Ningĩ, thirikari nĩĩrũmagĩrĩraga Community land Act ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithathatũ, ũrĩa ũnyitaga mbaru kũandĩkwo, kũandĩkithio kwa mĩgũnda ya mũingĩ ĩgĩtũmĩra ndũmĩrĩri cia, ĩgĩtũmĩra ndũmĩrĩri cia kũhe andũ ũhoro wa kũheyo mĩgũnda ĩno. Ningĩ nĩ ĩrehaga ũgarũrũku na kĩhoto harĩ kũheyana mĩgũnda, kũgerera kũrũmĩrĩra mĩbango ya ũteti ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo ya kũgayania mĩgũnda, na o hamwe thirikari nĩĩbuataga rekondi cia digital cia mĩgũnda iria ciheanagwo nĩ Ministry ya mĩgũnda na mĩbango ya gĩthaka gũtambia title na kũongerera ũgitĩri, na kũongerera ũgitĩri wa mĩgũnda o hamwe na ũrũmĩrĩri wa mawatho ma gĩthaka kĩa mũingĩ.

Arĩmi a kahũa nĩ macemanagia na mathĩna manene thĩiniĩ wa ũrĩmi wao ta gũcenjia kwa rĩera, mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra kahũa ta Coffee Berry Disease, ona thĩna wa thoko gũthũka, tondũ thogora wa kahũa ndũkoragwo ũrũgamĩte na nĩ ũthiaga ũgĩcenjagia, koguo nĩ ũtũmaga arĩmi makorwo na thĩna wa kĩmbeca. Thĩna ũyũ no, thĩna ũyũ arĩmi no mahote kũhũrana naguo kũgerera kũhanda kahũa karĩa karahota gwĩtiria mogwati ma rĩera gũcenjia. Ona ningĩ, nĩ harĩ bata wa kũrora mĩmera na kũmĩhũra ndawa, kũgirĩrĩria mĩrimũ ta Coffee Berry Disease kũnyita mĩmera yao. Ona ningĩ, arĩmi no mateithĩke rĩrĩa marona atĩ kahũa kao nĩ kararuta mbia cia kũiga kũĩrũgamĩrĩra, nakĩ ũguo nĩ marahota kũrũa na mĩrimũ na kũhũrana na tũtambi, kũgerera kũhũra kahũa kao ndawa.